Ore ilaturok le kahawa negira aimaa ingolikinot kumok oleng uh kigirai egira aishirr aajo kegirae ainying'u kahawa enye tompisai kutik eh nagira ae affect naa enturore enye amu kegira aaku expensive enturore e kahawa naakeji kipuo amirr nemetii faida nashuku niaku ina golikinoto esapuk eimarita lelo tung'anak lina uh sector e kahawa.

Ore ena sipitali e Kenyatta naa ketii ildakitarini arriyiak oleng' amu eneeku naai itaa referred shomo ina sipitali nitoki aaku keeta facilities, neeta irkeekerei ore naa neeta levels amu ketii naai embaare nemekindimi aitaasa tekulie sipitalini kake ore te Kenyatta nekintaasi amu ore kwa mfano ore ninye naai upasuaji nebaiki nemeesi tiai wueji kake eesi naa te Kenyatta amu sipitali sidai tele osho.

Ore enkisuma naisumi nkera metayioloito aikenisho naa ketii ninye egira nkera aabulu kutitik keetai naarri kitii nursery ntokitin naaji counting sticks neeku ninche apa isundishieki iyiook pee kiyiolou aikenisho eton mikiyiolo enkikena kira kutitik, neeku kaidim nanu atejo ina enkoitoi naai napaasha nemetii mbukuui naidimi aisundishiayie nkera pee eyiolou aikenisho.

Ore ina hotline na numba ake nijo ne nine one one naoshokini irpolisi esaa e emergency neaku ore ake sinye inahotline ngejuk inasiai ake sinye eas naas enoshiake natii keji nai pipunguzae eiono oltunganak ashu croud neaku ina pipungusaki peawuaki enkae hotline ngejuk pisaidia.

Ore ina account naa ijing' ake ormutandao nijing' entoki najo ilashumba google engine nisearch ina link ina ampuni matejo naai ena naji Sendwave nijing' ina website eneye nikinchori options nintobir account nibol ina account nipik details inonok niidip ake aiputa nena aarn pooki toki nesidanu.

Ore town nanyanyukie enkaji KICC naa Nairobi ake napukunyie ina aji ashu nateshetieki ina aji sapuk e KICC, keng'as aaku ore KICC naa iconic building te Nairobi aiteru nkolong'i kumok oleng' amu ore ina aji naa enkaji naasie sirkali intumoreitin a atua naipirta eramatare olosho.

Ore yieunot nayieuni peyie ilo aiger enkardasi ereware, ashu driving licence, naa kenare pilo enkipande ino, wentemata nitaasa te NTSA. Metaa eyioloi ajo iima apa nena temat ereware, neyioloi class ino ereware, ninchooyo nake enkipande nilak nkuti shilinkini te e-citizen portal, pay bill esirkali, netumi process ake naa inardasi ereware.

Ore nena means e communication e apa naa alanak oleng' amu ee etii naa enapa naji empuruo naa kinoki empuruo milepa neyiolouni ajo ebaiki neetae entumo tewueji naje nekuti imaloi arashu emaalo naa ore ina kitambo nebaya orkilikuai neeku eshomo enkolong' isalei naa ore naa ine taata naa aioshoki ake oltung'ani esimu nijoki manototo tewuei neje airo one, two naa ninye esidai.

Ore nena seminani nashomo enkiteng'enare ooropiyiani naa kisumaki iyiook imbaa sidan oleng' naitaarriyian iyiook te esiai eramatare oo ropiyiani amu eng'as aaku ketolikioki iyiook aajoki kifaa pee isave iropiyiani neeta ake entoki naimakitia ilaiteng'enak naji twenty:thirty:fifty rule aa nchere isave iropiyiani esiana naje niasishore esiana naje ninya esiana naje.

Ore iroruat naaya oltung'ani egira airegister sininye biashara enye te online naa ing'as ake naai aaku itang'asa ayau enkardasi e permit nikincho naai sirkali ashu department naiusika ore piidid aawa ina ardasi niidim naai ashomo atijing'a ina website eCitizen nilo airegister biashara ino siyie enaa nai enaduo nitayieua.

Ore emoyian pookin naai oonkera naa keeta osindano oudi ore emoyian naa ijio noo kwashiokor imoyiaritin naai naapaashipaashari naa kidim naai siinye aatejo etii enijio polio naa keeta naa sindanoni ooud sirkali nena kera toolarin esiana, inepu ajo etii osindano oifaa pee eudi enkerai eeta ilarin aare neudi enake eeta ilarin imiet aikunaa nijia.

Ore enkaradasi enkiimata aa ebaiki naa ninye eji passport naa iindim ake oltung'ani aiapply tormutandao ore ake pee eeeku inoto nkardasini inonok pookin nibaraki alo ewueji e Huduma centre nepuoi aapuo aiput nena ardasini nebaiki naai nikingili airriwaa embasy naje nilo aas entemata neeku ina eleleki natipika esiai e online enking'orunoto enkardasi enkiimata.

Ore nguesin naanya nkulie ata ninye naai tenikiamakitia enderoni ashu empaka tina mfano naa nchere ore naai empaka naa ke keishu ndero tiaji amu ore ndero kiyiolo pookin ajo naa kinyialisho amu kedanya ntokitin nenya cereals matejo ninye naai te store neeku tenepiki naai empaka aa engues nanya nkulie naa kibooyo ilo meitai.

Ketaduaa olosho le Garisa ashu iltung'anak lenyenak ajo ore ng'uesin naa keyietu iltalii naa teneyietu naa iltalii naa ketum aa iloopeny ilo osho esiai enedukuya, nitoki aaku ketum ninche iropiyiani eniare, nitoki ake aaku ketum ninche matejo naai namna e investments amu kiidim aateshet nkotelini nairrag iladuo aa talii.

Ore teknoloji naa keesita mbaa kumok oleng te kuna sectors pookin naa ore naa tesiai eoshoto enkukuo naa keeta nkuti mashinini naatae naa nkuti gadgets nijio tablets naa ninche epiki system, integrated systems neeku ninye ake naisum lelo aoshok pookin le nkukuo nilepunyie enkarna enye woo ewueji neoshie.

Ore bunge naa enkaji kitok nainosie irbungei ilomon lenye neimie miradini arashu nkirorot naishoru sirkali neeny kulie, naa ore naai entoki nanare pee itaas iltung'anak le Kenya naa pee itaas esidai ore naai entoki nemeret aa mwananchi niboori ore enaret neimieki.

Ore internet naa kitumiai aasie research amu tenijing' atua ninye tools yeyote ashu searching engines naa lasima peyie iata internet connection lazima pee etii WiFi peyie etum naai esimu ainevigata nitum ataasa research aikilikuanishore ninkilikuanishore mpaka AI peyie itum enkisuma sapuk.

Ore ena naa irkerrerin oopaashipaasha looloshon oopaasha naa ntokitin apa naasi aiteru apa neeku ore iltung'anak oiterutua apa enkop nitubulutua iltung'anak eesita kuna baa, neeku keng'amu ake enkae generation niibung' ominepunyie enkae generation nasuju.

Ore imasaa naitumiae aitobir emoti oonkulukun intumia ake enkulupuni enyewe naji clay nishor nitumiya enkare pee itumoki aitashalie enaduo kulumuni intumiya ake sininye enkima arashu indilm atalua Nena motii oonkulupun tenkolong peetumokj ashomoita